Piny mar Kenya nigi ndeche mangény, madhungore kinde ka kinde. Achiel kuom ndechego madhungore en kaka ndara ma Mombasa, ndara ma Langata, ndara ma Ngong', ndara ma Kangundo bende bedo gi dhungruok mangény kinde ka kinde. Ka mtokni mang'eny kelo dhungruogni. Kaka sirkal nyalo konyo mondo oduok piny dhungruogni, en ka gimedo yaro ndeche gi, kendo gimedo keto gi gibed madongo, ma geche nya kalo koni gi koni. Mar ariyo, gima chielo ma ginyalo timo, en mondo gimed yaro bath ndara, mag konyruok, ma inyalo ti go, ka po ndara maduong' odinore kata nigi dhungruok mangény.

E kinde mosekalo, nitie ji mangény moseidho mobedo ogai e duond buche mopogore opogore kayae gwengwa. Achiel kuom jogo moseidho mobedo ogai gin machalo kaka mosenindo moluor Tom Mboya, To e kinde ma sani, ja siasa moseidho ma obedo ogai maduong' sani en miluongoni Raila Amollo Odinga, ma osebedo jatend duond bura mar ODM e kinde malach .